Kapod alero ber ma iyudo kuom tijni, anyalo wacho gima tijni en. Tijni ochalo gweth, to en gweth moa kuom wuon nyathi ka imiyo nyathi. Kendo nyathi inyalo mi gweth ka en gi timbe mabeyo, kite be okrach. Kok mago kendo, inyalo miye gweth ka oluoro wuon gi, kata jomadongo gi. Kendo koluwo weche duto ma inyise gi jomadongo. Kendo otimo gi e yo madwarore. Gwethni komiyi gi ng'amaduong' moloyo to wuonu, ngima nyathi kata ngima ng'at momino nyalo bedo maber. Kendo inyalo dak e piny higni mang'eny.